Wĩmwega, nĩnguĩhoya mũno ũmenyagĩrĩre thikũ iria tũroka mĩcemanio-inĩ, no okorwo nĩkũriganĩrwo ũrariganĩrwo rĩ, wandĩkage tarĩki iria ubatiĩ gũkorwo ũgiũka mũcemanio-inĩ, na ũgebanga ũgakorwo maũndu maku nĩwĩkire ũgakorwo wĩkĩrĩte meciria-inĩ maku gĩkundi-inĩ nĩgetha tũtigage kũhĩtania maingĩ.

Wa mbere ĩgwa cĩambaga gũcinwo na mwaki mũnene, nĩgetha mahuti marĩa makoragwo me momũ na mau mangĩ makanyihanyiha, nĩgetha matĩgateme mũndũ, ningĩ andũ nao magoka, magoka mamarengarengete nayo macini ĩgatua ĩkioyaga.

Ũrĩmi wa cai niguo mwega tondũ wa mbere ndũikaraga mũno ũngĩgakũra na matioyaga kahinda kanene gũkũra, ningĩ o macani rĩ andũ nĩmamatuaga gwa kahinda karaihu na ningĩ mũtuaga o mũthenya mũtinogaga, ningĩ nĩkaheaga mũndũ mbeca na ihenya tondũ o mweri mweri nĩmũrĩona mbeca ti ta kahũa karĩa mũreterera season yako ĩkinye.